Rĩrĩa ndathiĩ thibitarĩ, wambere thutha wa kwĩyandĩkithia, nĩthiaga handũ harĩa andũ mathimagwo pressure na ũrugarĩ wa mwĩrĩ. Thutha wa hau, thiaga ngaingĩra kwa ndagĩtarĩ na ngamũtarĩria thĩna wakwa ũrĩ ha. Ikorwo thĩna wakwa nĩ gũtemwo, nĩndĩmwonagia harĩa ndemetwo. Thutha wa hau, ndagĩtarĩ no andũme kũndũ ngũrani, no anjĩre thiĩ ngahũrũo mbica ya kũgũrũ kũu kana handũ hau ndemetwo, kana thiĩ ha plaster, thiĩ ngekĩrwo. Na no athondeke anjĩre tu thiĩ kwa ndawa. Thutha wa macio mothe ona ndũmĩtwo mbica kana ngatũmwo gwĩkĩrwo plaster mũico mũico no ndĩthiĩ ha ndawa, nĩgetha nyone ndawa, ici cia kũnyihia ruo kana iria ndagĩtarĩ angĩkorwo anyandĩkĩire.

Wambere nĩcinyihagia mathaa marĩa mũndũ angĩkorwo akĩruga. Oho, tondũ thitobu ici ciĩna mwaki mũingĩ kana nĩciraiga mwaki, ũguo nĩkũ maanisha atĩ maguta marĩa makũhũthĩka thĩiniĩ wa thitobu icio magũkorwo marĩ manini. Oho maa, maguta macio mahũthĩka marĩ manini, ũkoraga ngarama ya maguta macio nĩyathiĩ thĩ, tondũ mũndũ ũcio arabatara o tũmaguta tũnini nĩgetha ahote kũruga irio ciake, na irio ciake cikũhĩa wega, tondũ mwaki mũi, jiko ĩyo kana thitobu ĩyo nĩraiga mwaki.

Wa mbere nĩũkoraga rĩrĩa mũndũ ararutithia wĩra nĩahotaga kũhũthahũtha kwoguo nĩateyaga kiro, o ho ũngĩka maũndũ ta kũrũgarũga na mũkwa, ũkoraga ciĩga ciaku nĩ cirahota kũhingũka wega, magũrũ maku nĩmarahota kũruta wĩra wega ona moko. Nĩ tũtue wathiĩ mũgũnda warima ũkoraga nĩ wanoga na nĩwathithina kogwo maguta marĩa maraikarĩte thĩiniĩ wa mũĩrĩ waku nĩmahota kuuma, o ho na nĩĩgũteithagia mũno kũgĩa na ũgima wa mũĩrĩ. Ũndũ ũngĩ ũngĩka ũrĩa ũteithagia mũĩrĩ mũno nĩgũtwara mũithikiri, rĩrĩa ũgũtwarithia mũithikiri nĩ ũkoraga mwĩrĩ waku woothe nĩũranogoka nginya hakiri ciaku, tondũ ũgĩtwara mũithikiri no mũhaka wĩcirie haha nĩ ha ũgũkinya, yaani no mũhaka ũkorwo na concentration rĩrĩa ũgũtwara mũithikiri kwoguo ũkoraga mwĩrĩ waku woothe nĩ ũraũrutithia wĩra na nĩ ũrenogora.

Rĩrĩa ũkũhũthĩra kandi yaku ya bengi kana thimũ yaku kũrĩhĩra kĩndũ nĩũkoraga harĩ mbeca ũrarengwo mbeca icio nĩcio ihũthĩkaga rĩrĩa mũndũ agũbatara kũrĩha andũ a bengi aria marutaga wĩra kũu bengi kana andũ arĩa marĩhaga arĩa marutaga wĩra kũu kwa M-Pesa. Oho nĩũkoraga mbeca icio nocio irahũthĩka rĩrĩa bengi icio kana M-Pesa icio irabatara gũthondeka indo ciao iria ciĩtagwo system nĩgetha kũmenyerera mbeca ciaku na nĩ cigaga ndeto ciaku cirĩ thiri ũgakora gũtire mũndũ ũngĩmenya mbeca iria watigara nacio bengi-inĩ kana M-Pesa yaku.

Ingĩthie thĩinĩ wa kĩwanjainĩ kĩa ndege na njethe mũruti wĩra ũmwe ũrĩa ũngĩhota kũndarĩria rĩrĩa ndege yakwa ĩkauma kuma gũkũ ndĩ nginya kũu ndĩrathiĩ. Oho nĩabatiĩ kũndarĩrĩa mathaa maria ngoya hihi tokorwo nĩngoya mathaa mana kana matano gũthiĩ nginya kũu ndĩrathiĩ. Oho nĩabatiĩ kũndarĩria marĩhi mothe marĩa batiĩ kũrĩha nĩgetha ngathiĩ na ndege na maratathi mothe maria batarĩte gũkorwo namo. Oho nĩngamũria mũtaratara ũrĩa ngahota kũgerera nĩgetha ndikaneke mahĩtia rĩrĩa ndĩrathiĩ thabarĩ yakwa.

Rĩrĩa mũndũ ekwenda kũmenya gwaka, wambere, no ba no mũhaka athĩĩ thukuru wagũthomera ũhoro wa mĩako, mũndũ haha no mũhaka amenye gũtukania mũthanga na thimiti, na kagoto na maaĩ, kwa mwĩigana ũria ũbatie nĩgetha agĩ concrete yamo ĩyo ũrĩa ĩbatiĩ nĩgetha ĩhote kũnyitithania mahiga, oho mũndũ ũyũ nĩ abatĩĩ gũkorwo na hinya mũno tondũ nĩ abatĩĩ gukorwo akĩoya mahiga maya igũru, na akamabanga ũria mabatiĩ, mũndũ ũcio oho nĩ abatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa gwĩkĩra waya iria mekĩraga nĩ getha ahote gũthimithania mahiga maya wega maime marĩ raini ĩmwe.

Haha nĩcironekana nĩ ndawa cia kũrebia, tondũ wambere, nĩharonekana hena ngirathi ĩna kĩndũ ta njohi. Hau next na ngirathi ĩyo ya njohi nĩharonekana hena thigara ĩrakana na ĩrĩ oni. Oho nĩũkuona cindano nyingĩ mũno cia gwĩtheca. Haha haronekana hena mũndũ ũgwĩtheca ndawa ici. Oho hena kĩndũ gĩtagwo lighter, ĩno ĩhũthĩkaga gwakia thigara kana rĩrĩa ũrabatara gwakia kĩndũ, ici cia kũgucia rĩrĩa ũrabatara gũkorwo na mwaki. Oho hena ndawa ingĩ cia kũmera cia kũmeria, cia mĩthemba ngũrani ngũrani.

Ĩĩ. Wambere, ndiamenyaga nĩha mũndũ abatiĩ gwĩkĩra gakandi kau ka ATM. Oho mĩhihinyĩre ya namba ici niĩ nĩyandigithagia mũno, tondũ nĩndarigagwo mbeca cikumĩra ha, ũbatiĩ gwĩkĩra ga kandi kau ha, na maũndũ macio mothe. No nĩndetire soldier ũrĩa warĩ hau thĩiniĩ, na akĩndeithĩrĩria kũruta mbeca ciakwa. Oho nĩndonire macini ĩno ndĩkoragwo na mahĩtia, tondũ mbeca iria waruta ciumaga orĩo na citiumga ciĩna mahĩtia. Oho nĩndonire macini ĩno, nĩkoragwo na wĩigĩrĩrĩki wa ndeto cia o mũndũ, tondũ mũndũ ũrĩa ũgũka hau abuatĩte, ndangĩona maũndũ makwa na ndangĩona nĩ mbeca cigana ndaruta kana nĩ cigana ndatigia thĩiniĩ wa ATM yakwa.

Geithĩka. Niĩ ndirĩ na kaũru. Kiumia gĩthiru nĩndokire haha na nĩndagũrire indo thĩiniĩ wa nduka ĩno yaku, no rĩrĩa ndainũkire nĩ ndacokire kuona indo irĩa ndarĩhire mbeca irĩa ndarĩhire na thimũ ndarĩhire maita merĩ. Hihi rĩĩ no ũhote kũnjokeria mbeca icio tondũ nĩ ndĩracibatara gwĩka ũndũ ũngĩ? Haha ndĩna message cia thaa igĩrĩ na ndĩna rĩthiti indo irĩa ndagũrire. Mbeca ici ngwĩciria ciokire maita merĩ thutha wa rita rĩa mbere kũrega gũka ngĩcoka ngĩgeria rĩa kerĩ. Ndagũthaitha kana no ndagũthaitha kana no ũhote kũnjokeria mbeca icio.

Haha nĩronekana nĩ kabagi kana nĩ kamũhuko karĩa gekĩragũo indo iria cihotaga gũteithĩrĩria mũndũ na kũheo ũtungata wa mbere rĩrĩa mũndũ arĩkia kũrwara. Haha nĩtũrona hena indo mĩthemba mĩingĩ. Wambere hena ndawa ũngĩmeria na nĩ mĩthemba ngũrani ngũrani. Hena ndawa mũndũ angĩhaka tairia tũthuguaga. Hena magathĩ hihi mũndũ no akorwo kũrĩ kanyamũ kaingĩrĩte mwĩrĩ-inĩ wake na hihi ka ngothi yake nĩrabatara gũtemwo. No ũkore no atemwo. Oho nĩũrona nyamũ ĩrĩa andũ mahota kwĩhuhĩra nayo rĩrĩa mũndũ ahingĩkana gĩthũri. Oho nĩtũrona atĩ haha hena tũmbamba, irĩa cihotaga kuoha kĩronda kũnyihanyihia kura gwa thakame.

Ĩĩ nĩnyonire na nyonire honge iria cina thĩna ũyũ mũno wa ungumania ni honge cia ũgima wa mwĩri mathibitarĩ-inĩ maitũ, maborithi-inĩ maitũ na mathukuru. Nĩnyonire atĩ mathukuru maingĩ nĩmambĩtie kwĩra aciari matigacoke kũrĩha marĩhi ma bithi makĩgerera bengi marehage mbeca icio cirĩ cash thĩiniĩ wa mathukuru, nĩgetha makaaga kũiga record ũgakora mũciari nĩararĩhio mbeca icio maita maingĩ, ũngĩthiĩ mathibitarĩ-inĩ maitũ andũ matiraheo ndawa tũhũ ũrĩa gũbataire, ũrakora nĩkwenderio marenderio, no ngĩthiĩ maborithi-inĩ maitũ ũrakora, nĩgetha wone ũteithio kana nĩgetha ũtangikirwo ũrakora nĩmarakwĩra ũmahe mbeca kana ũmahe ihaki nĩgetha mahote gũgũteithia.

Maita maingĩ ũkoraga gĩcigo-inĩ gitũ indo ici cikoragwo ithondeketwo na plastic. No noũkore thani imwe nĩ cia ngirathi cia cuma kana cia kaurũ, ona ikombe nĩ kũri cia ngirathi kana cuma kana nginya kaurũ. No harĩ mĩtĩ ya kũgaragaria cabaci na muiko wa kũruga ngima maita maingĩ ũkoraga ũthondeketwo na mbaũ. No noũkore gĩciko ta gĩa kũruga kana rĩngĩ gĩa kũruga ũcũrũ kana gĩa gũkia ũcurũ gĩkoragwo gĩthondeketwo na mbaũ. Na maita maingĩ ũkoraga thuburia cia gĩcigo gitũ kana area ĩno itũ, cikoragwo cithondeketwo na cuma nĩ ũndũ wa mĩrugĩre.

Nĩ harĩ bata mũndũ kũmenya gwĩka ũndũ ũyũ. Rĩrĩa ũkwenda gwĩka ũũ kana kũhũthĩra rũrenda rwa mpesa, nĩũkoraga wambere no mũhaka ũkoo na ũmenyo wa kũhũthĩra thimũ, na kũringana na thimũ ĩrĩa wĩnayo. Wambere, rĩrĩa mũndũ arahũthĩra rũrenda rwa mpesa, noũho, nowende gũtũma mbeca kana kũgũra kĩndũ na kandi ya thimũ na thimũ, kana kũrĩha indo ciaku na thimũ. Rĩrĩa ũtarĩ nomenyo wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ũkoraga, nĩ ũkoragwo wĩigĩte ũgwati-inĩ mũingĩ mũno tondũ ũgũkora ũrabatara mũndũ ũngĩ agwĩkĩre ũndũ ũyũ, na ame, ambia gũgwĩkĩra ũndũ ũyũ nĩakũmenya pin yaku ya mpesa, kogwo ũgũkora ũraiga mbeca ciaku hatĩka-inĩ ya kũiywo nĩ mũndũ ũcio agĩkoo ti mwĩhokeku.

Ĩno ĩtagwo hoho, rĩrĩa ũkũrĩa hoho nĩ ũkoragwo atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũragĩa vitamin na vitamin ĩno ĩteithagia mwĩrĩ waku kũhonĩa ĩronda na gũkũra gwa ciĩga ciaku mũno mũno harĩ ciana. Rĩrĩa ũkũrĩa nyamũ ĩno nĩ ĩteithagia mũno tondũ nĩ ĩhotaga gũteng'eria gũthĩya kwa irio na ũgakora nda yaku ndĩrĩ na thĩna. Nyamũ ĩno nĩ ĩteithagia tondũ nginya mĩkũrĩre yayo ndĩkoragwo ĩrĩ mĩritũ na ndĩhũthagĩra ndawa nyingĩ. Nyamũ ĩno oho nĩ ĩhotaga gũthakaria irio na rĩrĩa ũgũcirĩa to mũcamo wacio nginya rangi wacio.

Ĩĩ nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ũkoraga rĩrĩa baba ararathima mwana wake, kĩu gĩkoragwo kĩrĩ ũndũ mũnene mũno mũtũrĩre-inĩ thĩiniĩ wa mwana ũcio, tondũ nĩũkoraga rĩrĩa mwana ũcio agũthiĩ thukuru nĩagũtherema na nĩakũhota kũnyita kĩrĩa mwarĩmũ arabundithia na mwana ũcio irathimo cikoragwo cimũbuatĩte kũrĩa guothe arathiĩ. Gũtirĩ hĩndĩ mũciari angĩka ũũ nokorwo ũtarĩ mwana mwathĩki, na ũngĩathĩkĩra aciari aku ũkoraga wĩna irathimo nginya kũrĩ Ngai. Kwogwo nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, mũciari kũrathima mwana wake nĩgetha mwana wake harĩa hothe athiĩ akahota gũtherema.

Tũtue mwĩ na harambĩ ya kanitha, rĩrĩa mwathiĩ mũthenya ũcio wa harambĩ no mũkorwo na maũndũ ngũrani ngũrani mũngĩka. Wa mbere ĩkorwo nĩ mĩthako ya ciana, no mũethe mĩcuha ĩrĩa o mwana rĩrĩa e gũthiĩ gũcuha hau ũkamũrĩhia ciringi twendi kwa ndagĩka ta ikũmi na ithano, ũkoraga mwana ũcio gũtirĩ hĩndĩ aka riganĩrwo atĩ kũrĩ hĩndĩ kwarĩ na mĩcuha kanitha-inĩ ya o. Angĩkorwo nĩ andũ agima ũgakora nĩũramekĩra mũthako, ũkamahe kanyamũ, kanyamũ ta gakĩheo ũguo, tatũtue irigũ rĩohetwo wega ũgacoka irigũ riũ ũkamwenderia igana rĩmwe, ũkoraga mũndũ ũcio nĩmaracanjamũka o magĩkaga maũndũ macio ma kanitha. nTũtue nĩ harambĩ ĩyo ĩgwĩkagwo, ũgakora nĩmuona mbeca icio cia harambĩ irĩa mũgũbataraga.

Haha nĩronekana nĩ mũndũ wĩ mũgũnda akĩgeria gũkomerera, gũkomereria mahuti ma mĩrenge nĩgetha mahote kũmĩria, kũmera mũrenge. Nĩ ũkoraga mahuti maya mena ũteithio mũingĩ mũno thĩiniĩ wa mĩrĩ itũ, na nĩĩteithagia mũno, na no ũmarĩe na ngima kanano ũmathĩe ũhote kũruga namo mũkimo. Mĩrenge nĩĩbataragwo mũno tondũ mũndũ rĩrĩa arĩkũrĩa nĩyũragaga mĩnyoo thĩini wa mwĩrĩ wake kana, na gũthondeka ngothi yake. Na rĩrĩa ciana cirakũra, ciana ciambia kũrĩa, kũheywo kĩndũ gĩa kũrĩa ciambagĩrĩrio na kĩndũ ta mũrenge tondũ nĩ ĩkoo na nĩkĩteithagia harĩ ũkũra, gũkũra kwa mwana.

Mũthenya ũmwe nĩndathire thoko kĩroko gĩa tene mũno, na wakwenda tu kũmenya, nĩndoririe kĩrĩti kĩa nyanya kĩumaga mbeca cigana. Nĩnderirwo kĩrĩti kĩa nyanya kĩumaga ciringi ngiri ithatũ. Na ndeka mathabu makwa nĩndokire kwona atĩ wendia wa nyanya nĩ ũrĩ baida mũno, tondũ rĩrĩa ithuĩ tũroka gũkũ matũra-inĩ, twendagĩrio nyanya ithatũ ciringi mĩrongo ĩrĩ. Na ndeka mathabu makwa nĩndonire mũndũ ũcio rĩrĩa arĩ kwendia kĩrĩti ĩmwe ya nyanya athondekaga ngiri kenda harĩ kĩrĩti kĩmwe kĩrĩa agũrire ngiri ithatũ. Kwogwo nĩ kumaanisha rĩrĩa ũkwendia kĩrĩti kĩmwe, no kĩhote gũkũgũrĩra kĩrĩti ingĩ igĩrĩ cia nyanya. Na nĩndokire kwenda mũ, mũno ũndũ ũyũ, na ngĩtua itua hĩndĩ ĩmwe wa mĩthenya rĩrĩa ngaingĩra thoko, ngenda kũrutaga wĩra wa kwendia nyanya.

Thĩiniĩ wa mohoro mothe nĩmarĩkia gũtarĩria ũhoro wa ũtongoria wa bũrũri na kũringana na mũingĩ ũrĩa bũrũri ndĩrathiĩ wega ona hanini, tondũ ũngĩrora gharama ya mũtũrĩre nĩ ya mbatĩire mũno, na kĩndũ kĩrĩa maita maingĩ thirikari ĩreka kwĩna wĩkinaĩ mũno na ũkora mũingĩ mũno, nĩ ũrakora thĩiniĩ wa mathibitarĩ maitũ gũtirĩ na ndawa na gũtirĩ na motungata marĩa magĩrĩire, mathukuru-inĩ wathiĩ ciana citũ citirahota gũthoma, tondũ bursary nĩ ciagĩte na thirikari no gũtinia ĩratinia mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari ĩgĩtua mbeca atĩ nĩ magoti mararuta.

Thogora wa, thogora wa mbeca cia Kenya ũcenjetie atĩ mbeca icio nĩ cinyihĩte kĩ mbei. Ũrakora rĩrĩa mbeca cia mabũrũri mangĩ cioka na rĩrĩa ciracenjanio ũrakora Kenya nĩ tũratigwo na mbeca nyingĩ mũno. Ũndũ ũyũ ũhutĩtie mĩikarĩre ya andũ, tondũ ũrakora mbeca irĩa andũ menacio kana irĩa irarekererio kũrĩ mũingĩ nĩ cinyihĩte mũno. Ũndũ ũcio ũratuma mũikarĩre kana thogora wa mũtũrĩre wambatĩre na gĩkĩro kĩnene mũno. O ho nĩũrakora maũndũ ma ũrĩa mbeca cirathiũrũrũka gatagata-inĩ ka andũ nĩ ũritũhĩte mũno, ũgakora andũ aingĩ nĩ maraga mbeca mĩhuko-inĩ yao.

Rĩrĩa wathiĩ mathibitarĩ-inĩ, nĩ ũkoraga mũndũ nĩ arekwo ithimi ngũrani ngũrani. Rĩrĩa wamba gũkinya thibitarĩ harĩ maũndũ, indo iria ũthimagwo. Kĩambere nĩ pressure, kana gũteng'era gwa thakame mwĩrĩ wa mũndũ. Wakerĩ, nĩ kĩro cia mũndũ. Mũndũ nĩ athimagwo rugarĩ wa mwĩrĩ wake nangĩkorwo nĩ ũkoragwo na mũrimũ wa cukari, mũndũ nĩ athimagwo mũigana wa cukari, ũrĩa wĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake. Thũtha wa hau, mũndũ no atũmwo lab, kũringana na mũrimũ ũrĩa wĩnaguo. Na no ũtũmwo ithimi ta cia mbica kũringana na thĩna ũrĩa ũgũthiĩte naguo thibitarĩ. Rĩrĩa watũmwo lab, mũndũ nĩ ahũthagĩra maũndũ, indo citiganĩte iria ũgũthĩmwo. No ũhũthĩre mathugumo, na indo nginya ta kĩmira.

Waki wa nyũngũ hau kambere warĩ wa bata tondũ nĩ wakoraga ĩyo yarĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩa ũndũire kĩahũthagĩrwo kũruga. Nĩ wakoraga maita maingĩ rĩrĩa andũ cũcũ macũcũ maĩtũ marugaga indo ta mũkimo marugaga na nyũngũ na kũhiũhia maaĩ, o ho harĩ ndũrĩrĩ imwe ta amĩrũ harĩa hau mahotaga kũiga ũcũrũ wao na harĩ nyamũ ĩrĩa yacokaga gũtuĩka ya rũrĩrĩ rwao. Nĩnyona ũndũ ũyũ warĩ wa bata o na rĩu nĩnyonaga ũrĩ wa bata tondũ nyũngũ icio nĩcihũthagĩrwo mũno gwĩkĩra maaĩ nĩgetha maikare marĩ mahehu kũndũ kũrĩa gũtarĩ na fridge kana nyamũ ya kũiga indo cirĩ hehu. O ho nyũngũ icio nĩcirĩbata tondũ ũmũthĩ ũyũ andũ nĩ macihandagĩra mahũa na cikarĩkia gũthakaria kwao.

ĩ nĩngũririkana ndambia gũtwarithia mũithikiri ndĩ mwana mũnini, wa mbere nĩ ndambire ngĩgerera mathina maingĩ tondũ ndiahotaga kũnyonyera mbere hingo ciothe, wakoraga kũrĩ hĩndĩ ndĩranyonyera na thutha ũgakora mũithikiri ndũrahota gũthiĩ mbere, o ho harĩ ũndũ ũngĩ ndaremagwo nĩgũikara handũ hamwe wakoraga maita maingĩ nĩnyinainire na ndauma harĩa batiĩ kũgerera, ĩ korwo nĩ bara-inĩ nĩyumire bara-inĩ ndathiĩ kũgerera kũndũ kwĩna nĩtuge matoro tondũ nĩnemirwo gũikara harĩa ĩrĩ. Ũndũ ũngĩ ndagerarĩra mũno nĩgũtinda ngĩgua na mũithikiri. Nanĩngũririkana kũrĩ hĩndĩ ĩmwe mũthenya ũmwe ngĩtwarithia mũithikiri ngĩremwo gũikara kũrũmĩrĩra bara nangĩkora nĩngũire thĩiniĩ wa thara, no mũico mũico nĩndahotire gũka kũmenya gũtwarithia mũithikiri.